koth omuogo en kodhi manyalo ti kumo tuo kata kuma pii tine kendo otieko ndalo mang'eny kapok oro otimone gimoro amora nikech nyadi mang'eny okano chiembe e tiende, tie omuogo kuot to kokuot to mano obedo go kaka chiembe mokano monyalo tiyo godo ndalo mar oro ,kodhi machielo mabende nyalo timo mabe kama pi tinie en koth olayo, olayo nyalo timo maber kata koth tin nikech nyadi mang'eny olayo chiek pile kendo otieko dweche ariyo kende to osechiek, mae miyo onyalo timo maber kata ka koth tin.

Kothe mi ipidho but ku ma nam nitie nya di ng'eny de bed ,kothe mag alode, kata nyanya kod ma moko. Gi mo omiyo ipidho alode kata nyanya but ka ma koth nitie nikech kinde mang'eny gi yudoo pi kendo pi inya gol ne gi e nam nya di mangeny be iyudo bende ni ka opidhe machiegni gi nam to chiche chiegni nikech ji mang'eny biro e dho nam ka biro waro rech sa ma gi waro rech no to gi waro alot to miyo gi thuolo mar timo ohala ariyo go kanyaachiel.

Kar kae, nitiere ji mang'eny, mon kod chwo ma ochungo kendo kuma gichunge giluoro jago moro ma obet piny e kom. Jagono chalo ka gima ipuonjogi kaka inyalo ti gi simu. Kendo nitiere miyo achiel kuom gi ma oting'o simu machalo ma en ema inyise kaka itiyo gi simu ka jomoko to obedo kaka joneno. Nyalo bedo bende ni gima timore, ipuonjogi kaka inyalo register line, kendo king'iyo bathe tinyalo neno ka nitiere obok moko manyalo chalo gik mogol e laini mar simu. Nitiere mon kod chwo to king'iyogi gichalo joma dongo. Nyiso ni nyalo bedo ni tiyo kod simu en gima pok owinjore ahinya engimagi kendo emomiyo gin gi thuolo kendo giketo pachgi duto kaging'iyo kaka jago ma omako simu kata japuonj mapuonjogi yo mitiyo kod simu nyisogi kaka onego ti kode.

Ahero pur mar kahawa moloyo pur mar chai kendo ahero pur mar kahawa nikech mokuongo puodho mipidhe kahawa nikech kahawa en yien madongo kadhi malo onyalo miyi thuolo machielo mar pidho chiem moro machielo ,to pur kipuro chai toen cham matii kokwako puodho kendo onge cham machielo minyalo tii godo kendo ki kipidhe iye. Mar ariyo chai dwaro tich mangeny kendo pile ka pile nyaka ibi mondo ipone to kahawa ber nikech kahawa en ipone dichiel to bang kisepone dichiel kendo irito keyo machielo mondo eka chopi miyo tije koro bedo mayot. Wach machielo gi kahawa en ni kahawa nyalo bedo nyaka yien makelo tipo kendo ok ochuno ni inya pidhe e puodho kende tinya pidhe nyaka e aluora mar dala nikech ochalo ka yien to chai nyaka pidh mana e puodho. Mogik toen nikech kahawa en yien manengo ne tek kendo kipudhe kendo kikaye tiyudo duoko mar pesa moloyo kaka inyalo yudo e chai kopimore gi tich bende ma itiyo nyaka ilose

Koth ma nyocha ochwe e aluora mar kisumo ne koth mang'eny kendo ne omiyo kuonde mang'eny ne opong gi pi ko odaro ji kendo ji dar ka manyo kuonde ma gi nya dake ma gi tiye. Wachni osemiyo ji obedo gi chenro ma opogore opogore mar ikruok ne chal ma kamano kendo ma nyalo biro kendo jo moko be osedar mondo odhi kuonde ma otingore mondo ka koth ochwe to kik gi yudre ni pi opongo ute gi. Jo kumachielo be osekao okenge mondo ka de bed ni masira mar pi kendo odogo duogo mondo ogore kuom gi to iyudo ka gin gi thuolo mar gi nyalo bedo gi gigo ma gi chamo ma ok gi bedo gi lokruok .Kuonde moko bende ma kodhne osechwe ne ok ochwe ma nya ketho gik moko omiyo ji osebedo gi chenro ma opogore opogore mar pur ma miyo gi puro kendo kagin ga adiera ni gi biro yudo chiemo ma gi chamo. Kuom mano koth ma ochwe kisumo nyocha osemiyo ji obedo gi lokruok ma opogore opogore ka oluwore ritruok e yor arita mar masira mar pi kod yo kaka gi nya puro kendo gi yudo chiemo.